Ndisiot yon kimine ,ibolu tenderek aityo bokisit, yekerinde bokisit itub en ngweny akibakach tatun komong',yekokomong' kobis en ngweny itutu akibeimin en oldo age ole tilil ak ole yamat akinokoi beek tatun kowoit, yekokowoit ndisiot inendet akorur koib logoiyat itil yekeitil inendet ibekonor tatun korur.

Ole kimindoi mauat ibetuti ne kakoserta nendet itut agenge fruit agenge ne kakoserta atya ibimin eng ye yamat akotinye beek ye kakobur arawek somok to angwan kakoet kidogo ipitutu inendet ak nyainde kit neu kotonget at itub eng yotok ak inake bek ak inde nyukunyek che kororon ichekek akoi tun kouit.

Bo komonut inei keyai boisioni amun boisioni kotoreti biik, kicheru juice chechiket beek kyik akechul akemalen olekokail en teret, ngokoteret ngokakombet ngokasoburiet kotoreti inendet kokonori. Kiit kotoreti inendet komale mbirok chekokoyesyo.

Tuguk cheokere chemile biik en yuuko robwoniki icheget chu kakikonor en indoit netinye beek robwoni chuu kukonkinde eletinye beek ko momuche icheek imuch kununiot amun bore beek chechang kokinde ndoit

Ndoker boisioni abwote logoek chekimine. Logoek chu kokasib oret inendet nekinete biik en sugulisiek kole kindo kiit nenyolukotinye ,oxygen, beek akotinye temperature inendet neyamat.

Choginet not neyamaksei eng boisioni konyolu igeer ile keikol eng koristo konoto neyamat. Nebo aeng kora konyolu ile beek chekakinde kochoto cheyamatin ako beek che tililen. Nebo somok kora, kometoks ngngunyek choto chetoreti logoiyandani kochoto chemakatin soko inendet korur, koechekitu. Kora, tuguk che manyolchin eng ripsetab logoiyandani konyolu komeyoti koristo neo inendet simabar, nebo aeng kora, komenakee beek chechang sikonunio ako kora kometikochi ngungunyek choto chemamakatin.

En yuu icheru beek che kachangaa si komuch icheget koma bar beek nepo oeng kora en yuu komatiyum chechang kochilkee en klasiit notok si komuch icheget konyor asista neyamat ak kora komuche icheru si icheget konyor koristo neyamat

Bo kamanut mising boisioni eng kokwet amun boisioni kotoreti icheket logoek che kokimin eng imbaar konyor icheket beek choto che yamatin, ye kakonyor logoek beek choto che yamatin komuchei icheket koechekitun ak koruryo komnye. Kora kobo kamanut amun istoi mianwokik chechang ako isto mianwokik chechang che tos afekten ketit kokoitu.

Boisioni eng kokwet kotam kechenge ngungunyek choto cheyamatin anan ko phosphate anan ko soroik akende imbaaret nekoketem kotililit ake lelech. Ye kakinde phosphate anan ko soroik eng imbaaret ne katilil kinde beek cheyamatin akerip icheket kinde logoek akoi tun koruryo.

En yuu tukuk chebokomonut en yuu ko karot, karot ichu kotoreti borto kokochi ngubut nebo oeng en yuu kora ko cabbage, cabbage chelelach ichuu ko ngebut ko ing'wek, nebo somok kora ko kitung'uik, kitung'uichu kindo ngwek ak nebo ang'wan kora ko bitroot, bitroot ichuu ko tese korotik en borto.

En pichaini koboru mauat, mauat inendet kotinye kalait chechang, inendet ko kakotembesan kora amun konyor inendet ng'ung'unyek chekororon cheyomotin konyor asista neyomotin akityo konyor icheket beek choton chemakat ak kora koristo nenoton sikere kokorur komie ak komong mauek chekororon chelelesoni.

Bo kamanut missing eng yatetab beek eng kokwet amu beek kotore bik si koyee ya kabar melelda kora beechu kotoreti eng kazitab go kou kounen tuguk komwetishe. Kora ko beek kotoreti tuga koye ak kora beek kotoreti konokoi tuguk chemi kabungui si mayomio cheket.

Koroi ko lokoyat nekikuren maberiat, maberiandani kebokokto totun ko korur kobiririt, mii chebiriren sikomiten che lelach, lokoechu ko yoon kobiririt kemin, ndandan yoon kobiririt soiti komonome amun nome kutik, icheket kora komonyolu eleroboni soiti amun nundos icheket en ketit kobekuu.

Chechuu koo logoek kap chaik chaii ichuu ke konori Yoon kakoruryo kebut yeko kebut kekonor en eleu chagoo ele yamat Alan ko koot netilil neyamat en ngweny ele lemotot konyor ichek beek Alan konyor koristo neoo

Che milei biik eng pichaini ko logoek ketik che kokomin korupkei chechang, kokakorupkei komnyee chechang kotom kituut icheket somisoi komuch konyor icheket mianwokik anan manyor beek cheyamat anan manyor icheket koristo neyamat.

Eng pichaini ko ketiik ak mauwek cheko kimin eng taban taban, kokibal ichek kora kiit neu feresit simaimuch ichek koteremukian beek, ye kakotil beek komuche ichek kobar ketik chuto eng oret. Kokibal inendet ndamana koistokee beek eng oret.

Yan kabitunat kiy eng korenyu ko kit netai koa atem akatem ak abalu ak alakte anan abalu ak ande ibokomie si abel si kobetyo. Amun tukuchu ko ma kororon imuch ko miowogik anan koibu weed eng imbar.

Bokomonut kabisaa kerib teta amun teta kokonu chekoo, yekoko chekoo imuch kiamnda koik amitwokik anan kialda kesiche chepkondoik, kora ko Karan ingerib teta amun iyee, yekokoi kochang'a ialde ak inyoru rabinik anan ibeialde ak ialde ak iyen ak ialde bendanyin.

Betut netaa amines mauandani ko kionyoru challenges kabisaa amun nyolu netaa nyolu ichengyi ng'ung'unyek chenomeke ak ketii simabar, nebo oeng konyolu iker ilee konyor keti asista noton neomeke sikowoit, kora konyolu imiin en elenekit ak oinet amun inendet komokying'e beek chechang sikowoit.

Inogeer boisioni abwote alelen icheket kotomo kesemberchi, ko ngotomo kesemberchi ko akanyi tokiet icheket che imuchei kobar chu mi imbaar, kora, ko tuguchukan komatekesemberchi konyor asista noto neyamat anan beek cheyomatin anan koristo noto neyamat, ako yon makisemberchi korepekei tuguchuto ako much kobar icheket komatokururyo en imbaar.

Koroi ng'emin ko yoon mokitutyi ko muche icheket koim tukuk chekakimin en imbar, koroi komuche koiben tukuk chekakimin mbar beek anan asista nemakat anan ng'ung'unyek aran koristo noton makat, kii kora komuch kotor biik kereng'aik yoon iwendi kabungui makat kitut inendet ak kebel.

Ichechu ko tenderek chekikuren njukuk, njukuchu kebute en imbar akityo kinde koyomso, yoon kakoyam indee frying ban ak inde mwaita ak ibel ak iteshi beek kidogo ak ikorokan ikerker tor kokokoyomnyo, yekokoruryo icheket icheru ak kiam.

Ichechu ko njuguk che kakipel, njuguchu keputei eng imbaar ak pakakta koyomia, ye kakoyomia inde mwaita eng sapuriet anan eng frying pan aki pelpel tor koruryo kochenchen ichek rangikwai akoi kopirirekitu.

Betut netaa nekiomine spinach ko kionyoru chomdono amun en mionwokik cheome icheket spinach, netaa konyolu ibiit imbar sikostokee mionwokik, nebo oeng konyolu iker ilee konyor icheket beek cheyomotin nebo somok iker ilee konyor asista noton sikobir ak nebo ang'wan konyor koristo noton nemakat.

Bo kamanut inee keriip sukumek eng imbaar amuun ichechu koeku ingwek che toreti biik eng betutab kila. Nebo aeng kora, imuch imin chechang ak ipialde eng indonyo kokonin rapinik, nebo somok kora, ko imuch kotoretin iputyi ingokaik koek amitwokik yon kemin chechang.

Eng yu kokapor green house che icheket kotamii imbaaret atyo kongot, atyo kochop into section chekarkei atyo kotil ak wayat kora, pakonde soroek kerepushek chekarkei chekarkei komiten kisao chemache konde icheket tugukab inguni.

Boisioni ichenge kiit neu feresit ak kitilatil akoi komengekitu, yon kaketil komengechitun iruti icheket eng teret ak inake beek ako konyor koristo nemakat ak asista ak ngungunyek choto cheyamakei, ye kakonyor irip akoi tuun koekekitu.

Kanget piasinik ko kakimin eng kwenut akoma kisemberchi icheket keisto bandek, kora, piasinichu kokamin eng kererut neimuche ee kotendenchi beek ako baar beek ye kakoropon. Kora, piasinichu komakimuch keteer kengotyi icheket.

Kanoker lokoechu konyonchon metit olee ko chichii komoche kwaam balance sikomuch inendet koter borto ak kityo koter mionwokik cheterter, kora ko tukuchu komuche nee korib borto akityo koko kasit en borto koterter function chechechwaket.

Tukuk chemilebik en yuu ko mauek chekakimin en ngo'twa, mauechu kakimin kabisaa korupke ak ngo'twa korupke ak ketikab komosin komuche ichek korebengekoristo, asista, ng'ung'unyek ak kora momuche ichek kosich kokoronekitun amun kachilke mising komonyoru tukuk chekimokying'e sikoechekitun.

Boisioni eng kokwenyu kechenge oret anan imbaaret ne kararan nekaketem kokararanit nityo kecheng green house keter inendet eng selele sikoter asista neo amabar, kora, keterei amanyor koristo neo kosiir anan komapir ropta neo zaidi. Kora konyolu imekan sure kole kenyoru ngungunyek choto chemakatin.

Ochome boishoni amun nekit ak imbar, yoon nekit ak imbar komengete Chito iib beek, iromu beek ak indoi imbar, iromu ak irongyi kora koroisi ak koibe kasarta nekiten, kiit nemomochen boishoni komuch korobon inee ak kowoit ak kobar tukuk en imbar amun konekitit, kora komuche koib mionwokik kobunu bechu ak kobar tukuk en imbar.

Baishoni en Kokwenyun keteme mbar yamaribani akeisto tuguk tugul Che chafu yegagetem agitya ke tem bakomengegitun ngungunyek kende soroik AK yikainde ketem AK yeik akechope lainishek age min mbekuk

Bokomonut boishetab minetab ketik en kokwet amun toreti biik konyil chechang, netaa ketik kokonu koristo noton nekararan koib borto, nebo oeng kora kochobe environment ak kiwanja ko kararanit ak kllelestait, nebo somok kora ko ketichu Yoon kokoechekitun komuch itil ak ialde inyoru chepkondok cheboishen, aran kora imuch yoon kokoechekitun ialde ak itechen korik anan ingoten ngo'twa.

Bo komonut missing en kokwet minetap ketik amun ketit kogonu kabuset noton nekimokyiken en borto kora ketit komuche Yoon kakorechekitun kialda Ara ketit Yoon koet komuche ketechen koot anan kengoten ngotwa

En pichaini kokobor banyek che kakitilatil ako meng'ekitun komeng'ekitun ak kotenden ak kemaa sikai kemaa ko kokilelen sikonyor icheket mionwokik aran konyor beek kobar, kora ko kokile konyor asista sikoyomnyo amonunuot ak kobur for long.

Inogeere boisioni ko ngororiet, inendet nekame, nekaru kouwon kakome, ngororiet ni komuch kokoluch alak anan konyor ine miando nemakimuch kinya anan manyor ine amitwokik anan inendet kobar melelda komaimuch kotokonyor beek cheyamekei eng borto.

Ichechu ko suswek chekakingop, anete chito, paketile suswek ye kaketil inyekerat, koinde same kokerkait tugul eng saisit atyo kekonor eng ole ma congested tot konyor koristo nemakat ak ole mapire ropta.

Ichechu ko logoek che mitei che kikure baobab, logoechu tam kenyoru sanasana eng Mombasa anan kamasta nechang beek. Kora tuguchu kokaipor kole ake kokapirirt ko ake kotakonyalil, ne toko pirir koparu kole kokoyam keput ine, ko netoko nyalil tekepakaktoi akoi tuun kokony.

Chabetab mursik inendet kosubi tukuk chechang, netai konyalu icheng sotet nekakiun bakotili akoyam kokararanit, yekakoyam sotet kokararanitu, inde wasik ,yekainde wasik ibakakte koyam yeitya irongyi icheket cheko, chekaitit chekakiyo, akibakakte betushek somok, to angwan yekakoit betutab angwan irongu icheket akirongu kora eng elematot konyorchiken ak sotet.

Kabech, spinach, icheng indoishek chemakopoishe atyo itil komang kotinwek ole tot kobun koristo, ye karitil inde ngungunyek choto chemakatin chenomekei ak spinach, ye kainde ngungunyek icheng ole karan ole tot konyor koristo nemakat ak asista noto neyamekei atyo iminchi inendet kabech, ispinach. Ye karimin spinechuton igeer ile keker akinakai beek kila akoi tuun koechekitu.

Boisietab bandek komuch kewaal kere icheng imbaaret, item imbaaret aki iwaal eng ngendek ako tuun imin bandek aki nget kora inde soroek cheyamekei anan ko phosphate cheyamekei atyo ikochi nafas kasarta neyamat koruur imbaret komnyee tatun tuun korurtos bandek kokararan.

Eng pichaini koparu tuguk che tesetai chebo tumdo, icheket kokaipor biik chechang che iporu tuguk che tesetai chebo traditional chebo gaa , noni kakipor kou sotet, kou kimnyet, akomite kora uishet ako miten kora che kikorkonen chego. Chechu komwachin biik che kanetik ole kiarorindoi ak ole kimengton eng olimbo gaa.

Yoon kabit koroi en korenyun ko osomberi kobetyo anan atem imbaret, nebo oeng kora amuch obiit okerichekyik sikoyomnyo, nebo somok kora ko oyotyi tuka anan nekoo anan ng'ororek sikwam icheket ibokobek.

Ichechu ko beek anan ko mosongik, eng korenyun kotam kisachi koistoken che muren, eng korenyun oletam kesaktoi kechenge yon mitei, yon nyokwendi, yon kakonyo ietuno, ye kakonyo wino komuch koisto cheche ako pakakta che korororon.

Ole kimindoi tuguchu ichenge ole kararan, ole matot konyor icheket asista nemakat anan koristo noto, atyo kora, konekit beek che tot kinakaa, tuguchu kora indoi ole loo olematot konyor tuga anan neko anan sikiroik kwam icheket tatyo iriip tatuun koechekitu iput.

Ichechu ko robwonik chekokoruryo, kobor pichait robwonik chebiriren chekororon chokoruryo chekokebol icheket, kokitut ko komiten ko koruryo ak kesho kochang'a robwonichu ko kokokoronekitu imuche ichek kiyoo.

Koroi kochome kobiit kila en elekambar en ekakiminchi ngwek kouu sukuma aran cabbage aran sakek, tukuchu kotam yoon ko kiker ko mara ibiit ak kerichek sikostoke anan itutu anan item icheket istee aran ibei beel icheket yekokoyomnyo sikostoke.

Eng pichait kokepoor chepyosok angwan chekaek masaek, icheket kowale feresit anan ainet icheket kokaipor ngungunyek che wire, balei icheket ainet kole siyeropon kotach icheket beek akomuch kopoishen kokaputiin tuga, kokayee chito nekapoishen eng tugukab kot eng koikeny ak koikeny.

Ichechu ko beek aran mosong'ik, tam ko mosong'ik yoon kokebut kotam kekonori en tabot sikoribok aran ikonor en choko aran ikonor en oldake oleyamanat olematot konyor asista aran beek arak tukul aran konyo kobar asista.

En yuu ko koker oleyamat kabisaa elemoroboni, ko koker katech biik kochob biik bereisishek ak komin tukuk akityo kotuch icheket en asista nengwan netot kobar tukukwak, kora ko koter en robta anan koristo neoo netot inyokoib tukukwak chekamin.

En pichaini koboru boyot akeng'e inendet ko kochope bereisit kolee sikokestakee beek matkobaa barabara kachang'a beek mising, kakochop inendet kosto ngatatek aran kochopchi oreet beek sikotenden koker kererut amabar icheket akoba komosto akee.

Boisioni ko semberetab bandek, kiy nochame semberetab bandek ko bandek kotoretin karon kokaruryo, komuch ialde anan iam ko amitwokik, kiit nemamache semberetab bandek kengete. Ipei ngupuut neo ako ipei kora kasarta neo ako kora korutaruti biik kot komi katok ariit komuch korutin komelach kweyoisiek chemakatin.

Pichait koboru chebioset akeng'e, inendet koboru beek en kiit koborchin teronok, en yuu kokobor komilet neoo nemorkboni, chebiosani koborchin beek teronok, teronokyik sikomuch inendet koib kobaa kaa.

Bokomonut inee keyoe kasini amun ng'ende chuu ko koron kokoruryo komuch ialde yechang'a abeisich chepkondok en indonyo, kora komuch tukuchu yoon kakoit koruryo kechop koik amitwokik en kaa.

Boishoni ko minetab ng'endek, netaa iteme mbaret ak itesyi kora imbaret Toor ko komeng'ekitun suswek akwamak, nebo oeng iwee ak eiik anan ko terekta anan ko mokomboik ak ibokerer ibakokararanit imbaret ak omin, yekaromin ibakakte orowek oeng anan ko somok koruryo onake beek akityo kesemberchi.

En pichait kokobor chito nekalach kobutit nelel ak boishek komiten tukaa, tuchu ko kobor kelee kichonjoni icheket anan kinoko kerichek chemongunotin sikosto mionwokik aran isirek chekwan konyor icheket.

En pichait kokobor me mureniot ak chebioset netere bandek, mosong'ik, chebiosani Kondo kinuet mosongik chekokobir, kiit nochomen kasini kotoreti inee imuch iwee tinga ak koib amitwokik anan yekakochanga ialde ak isich chepkondoik chetoreteng'e en sobet, kiit nemomochen kotese kasarta ak kora komoche kimnotet neoo siyai kasini.

Chito netit anetite olekinyoito kasini ko icheng imbaret akityo itilatil imbaret koming'init ak inde ing'wek yekorinde ngwek icheng pipe ak ikonekten ak beek sinokoi beek icheket chemokotin.

Tukuk chokere chekamilan en yuu kombiret nekakitaitai, boyondoni komoche kokonekten imbiret ak beek indandan imbiret ko kakitaitai, mbiret momuche beek kobaa amun kakechilchil imbiret nemoroisi kotenten beek.

Betutab ribsetab ng'ororek kionyoru challenges chechang mising amun ng'ororechu komoje nabas neoo amun moche konyor icheket ketik cheome leafs chechiket, ichechu kwome ketik chechang cheimuche kokonin asara, kiit kora nochomen kii komoibe kasarta nekere kitiok koba lekem ak irib icheket Kotor koimen inyon.

Bokomonut mising keyai kasini kiribe ing'wek ak ketech koot amun netaa kotoretin inee komobirin koristo, neboo oeng kora komobirin robta akomokwerin asista, bokomonut kora kibis amun sikisto mionwokik alaan isek cheimuch koib ichek mionwokik kobwa borto.

Ichechu ko bandek icheket chekokebut, bandechu yoon koribut imaa sikoyomnyo kokoronekitu, yekokomoyo kokoronekitu imuch ibir aran itor aran ibut imaa akityo ilelech kobir koristo kosto chesomis ak ibakach bandek chekoron, indoi kinuet aran inde kitongit anan inde choko koyomnyo icheket komnye.

Betut netai asemberchin, abale icheket tuguchu kianyoru kiini, netai, koipe nguvut neo, ye kakoip nguvut neo, nebo aeng, koipe kasarta neo, nebo somok, komuch kopirin asista amun keriripis ak isember saidi.

En pichaini kokobor chebioset nekalany ketit Barak yuno, chebiosani kotinye banget komoche inee kochor ketii chebiosani kora komiten en elemakaran amun imuch kowirke aran Kotor ketit Stan kotor banget netinye inendet en eut.

Ichechu ko chaik chemii maa, chaik iyoe chekoo tor kochumukoso, yoon kokochumukoso chekoo indee beek cheyomekee, yekeirongyi beek indee machanik ak sukaruk ak ibakakte icheket Kotor kochumukoso, yonekit kochumukoso indee kii liis inono kotuten, yekokoruren iromu ichek ichuchukonji biriket.

Nogeer chepyoset ak ngorerek ak weritab ngorerik, inoni ko chepyoset nekee inenet ngorerek sikosich chego. Ak ingororiet kotinye arwenyin nekiit ak nelel. Chepyosani ko ka ripis sikomech korepe ngororiet kinaik sikomuch inendet kokei chego che kaimuch konyor.

Eng yu kokaipoor teta agenge nakanam murenik, teta ni kokanam, kakimachei ketor inendet kicher chego eng katitab teta, inoni kanam murenik somoku kele simalapat teta, atyo konget ake komwok katitab ni kocherune chego.